Gima omiyo ahero tijni ma tich mar pidho yien kendo ahero tijni ahinya kaluore gi kaka kosepidho yien e aluora to yien kelo koth, ywa koth kendo miyo buru ok bed mangeny kendo oketo ,oketo mazingira ma wantie bedo maber ahinya. Koro ahero tijni

Mor man kar kae ni ikelo gi kaka ngamia oyieng kendo ngamia konyo e kalo kuond emangenhy e desert, kuonde motuo ahinya, koro ngamia nya konyi kalo.

Gima biro e pacha kaneno gini en eeh, pur kendo magi joma doyo ,doyo e puodho, gidoyo alot. Koro gima biro e pacha en pur to onya bet pur gi ohala nikech inya doyo to bange kisegolo to idhi tiuso lakini gima biro e pacha ahinya en pur.

Mor mantiere kar kae ikelo gi kaka, magi waislamu kendo gidak kuma otuo ahinya kero nyalo bet ni okel negi chiemo kuonde ma gidakie gi ema omiyo gimor ahinya.

Tich mar pidho cham e aluorana, ikuongo ipuro puodho maber. Ka osepur puodho to ibuso, kosebus to ikawo thonde, tirieyo e puodhono maber, tikunyo buche mondo gibed e le aini achiel, koro ikawo thol tiketo alafu tiketo oduma achiel kachiel aeto bang'e to ibiroum. Mano e kaka tijno itimo e aluorawa. Tiweyo oduma to tii.

Gima timore karkae, en ni, ma bel ma igolo e puodho. um Kendo en bel ma pok otwo, koro aparo ni ingíyo ka poni kudni moro nyalo bet ni omake, nikech pok otwo koro oknya gole ka pod ongích. Koro gima timore karka, en ni ma bel ma ingíyo ka poni kudni omako mondo o ogone yath.

Pith mar chamni, ikwongo ipuro puodho, kasto kosepur puodho, to ibuso puodho maber. Kisebuso puodho, alafto ikawo kodhi, tipidho achiel ka achiel e line kasto bangé iweyo to ti maber. kendo imanyo pi, tionjone e chamni, ma nyaka giti maber.

Gima omiyo ahero tijni, en nikech, ma kisima. Kendo kisima konyo ahinya ndalo ma chieng' ng'eny, kendo ka koth olal ahinya, ma pi onge. Koro kisima kende e yo minyalo ti go ahinya ahinya, e kawo, e golo pi maler. Koro tijni, ahero ahinya, kendo golo pi e kisima en tich ma an awuon alonye.

Ee kinde mokwongo mane atimo tijni, tij golo alot e puodho um, gima ne otimore na malich en ni, mana ni lepa nolil. Ne ok angéyo ni lepa nyalil, to lepa nolil. Mano kende e gima lich notimore na. Lakini golo skuma ne ber ahinya, kendo na puojora gik mangény. Napuonjra kaka onego bed ni ichodo skuma, kowuok kuom kama otie no, apuonjra kaka onego bed in iwe skuma, igolo matin, tiwee gi moko. Ok igol agola skuma te, e, e nini, e kuma gitie no.

Tijni ka anono, to gima biro e pacha en pur, pur mar cham ema biro e pacha. Nikech kingíyo ka, to ineno ka ntie oduma, to magi nyalo bet ni chal oganda, kendo opidhgi e puodho. Koro gima biro e pacha ka aneno ma en pur, en pur mar cham, cham mopogore opogore ema biro e pacha.

Tijni en kod nengo e alworana, kaluwore gi kaka, bangé ka osegol chamni e puodho, bomoe bo two maber to inyalo use, kendo iuse kuonde mopogore opogore to okelo pesa. Koro tijni ni kod ohala maduong' ahinya, ki ipime gi tije mamoko. Koro ema omiyo obedo gi nengo ahinya e alworana.

Gima timore karkae, en ni japurni temo losone um chamneni, mopidhoni, kuonde kaka ginyalo yudo pi. Koro magi buche, magi buche matindo tindo materone um chamgi pi e tiendegi ka tiendegi. Koro mane e gima timore karka. Otemo loso mondo, chamnegi duto bed ni yudo pi.

Gige tich maonego ibedgo, nyaka ibedgi chiemb gwen maber, nyakibedgi, nyaka ibed kod ngéyo twoche machango gwen, mondo ka ineno signs mag twoo to ingéyo yath ma onego bed ni imiye. Nyaka ibed ni in gi bude, nyaka ibed ni in gi lewni maber minyalo ga inyaga ngíyogo odi mar gwen. Inya bet, nyaka ibed gi ywech, mar loso go odno maber.